KEBS ko authority notet ne ikoitoi authorization anan ko permit nebo tuguk che mara kobwone Kenya kotienge standards chotet chemiten ak kora kogere tuugk chotet che mondo en Kenya kotienge kora standards chetindo sikonai kole tugucho kogiimpoertni anan koche kogiexporteni kotinye quality ak standards chotet che nyolu koityi sikemuch keimpoten anan ke expoten. Kora ko kere tugukche kichope en Kenya ak konai kole tuguchu kotinye standards chenyole keoldechi biik che mi en Kenya kou agot tuguk chebo beek anan ko chebo chakula che kigechop kou sugaruk kogere kole ichechutet komi standards so free from anything ne mara ko harmful en biik ak koor kotoreti kora koribe health nebo biiik ak health kora nebo environment notet nebo Kenya.

Inoni ko muratit yotet oleen peek tuge sana sanako mara yo lo oinet ko kiit neyae kitio chito ko ichop muratit nitet akicheny paipushek chote cheboishe en ipirune pek en oinet anan ko eng silanga notet nemiten olepo kot ng'ung' niton kora kotoreti tuga asimawechawech peek kou yon po silanga peek pokotiachatiechoi akomaimurite peek amun yonkakitiechatchech peek komurekitu ak sait ake koteshin infection so niton ni kotoreti tuga akoyoe famer konai kole unekeripei tuga Ako une tililindo notet nebo tuga akora ko yon mamiten peek imuchei iunchi kotililit akipirchi kora peek chote chetililen sikomuch koe ak yon lakoe mara iwekte kopa ole kaaketen anan akot kekey akewekta kora kopa yekaaketen